ore tenyorra iltung'anak oosita esiai tenebo naa keidim atorikinoto enaishiakino pees tesiai niaku enyorrata ake epikita toltauja lenche nerikino isiaitin naishoo orkitok lenye.

Irmuran, oseelenken ogira arany osinkolio lo ntalengo tenkolong ontalengo . nishop inkilani nanarikino tina olong neelare isarngabin iseseni

Keikumok iropiyiani naitumia anaake tenkaraki kayieu nainyiangu endaa anaake ,nainyiangu intokitin nayieuni tiatua aji anaake. ore tolapaitin otulusoitie naitumia iropiyiani kumok alakie sukuul.

ore ena naa sipitali namanaa eimu engari, emanaa toolubot kumok enkop olosho le kenya eisul epuo abak iltamoyiaki ,neisulaki lelo lemetaaniki sipitali.

Ore biashara onkilani e mutumba, naa biashara nayau dupoto sapuk amu elelek enkinyang'a enye, tolelo oyieu nemir otoolelo oyieu ninyang'u. Na ore dupoto enye na enasieku oleng'.

abayie aya enkerai ai clinic etaa ilapaitin oudo awa peudi osindano le measeles tenebo ole polio tenkaraki enkiborooto onena moyiaritin . atusuja enkoitoi embuku e clinic naigeroko oldakitari.

Itu eitoris sirkali isukuulini olubot pookin, tenkaraki ore nena natii enelakwa tontaoni, nitu eyakini nena mashinini tenkaraki kemenari ninche ajo keaisinak nemeibung'.

Ore embaisikil naa emashini naitumia pressure naa keeta nkejek are nitumiay apoyie lototot neetaana ,nelelek sii enkinyiangunt enye.

Ore terredio e Paran FM,neetae iltung'anak yiolot enaa Lekishon Mopel, Sikuana Nai,o tenebo Nashipae Metian, elimu inkorrokin olomon.

Ore enkiremore na ebae sidai oleng' temaisha oltung'ani, tenkaraki keyau dupoto tenchoto endaa, neyau enkisambuare tendaa sapuk, nisulaki enkata naatae enchan arashu enkare sapuk.